Ore golikinot naimaa iltung'ana loo laturok loo ichambai, ore ene dukuya naa keeta intokitin nimidim tasa tilo shamba. Aa keti intokintin matejo tenakata enaa olchani louno tineweji, kidim naa keyeu duo nepik intokin enyenyek ineweji. Neeku midim ataasa matejo adung' irkeek leiking'a. Alafu ore ene iare naa enkata. Ore kedumu, yaani idim nitum olchamba ajo mesidai, matejo enterit natii ajo mebulu intokitin inonok tesidai. Amu ore tenakata olchamba ootaa osinyai nemebulu ake irpaek tineweji, neeku keyeu enterit sidai. Ore ene uni, na kidim olarabal atupuku katii olopeny lilo shamba oo ilo leuo aikomboa ilo shamba. Atejo kidim ake duo nepuku enkiti toki naoro matejo naji teniding' alchani tolo shamba neoro, nipuoni aoro oltung'ani. Niponunu niarara. Ore enkae naa enkata dorop. Matejo tenakata anaa irpaek tena ilapaitin imiet apa.

Ore eninko pee eima ibarakinot oo iltururi naa ing'as kwanza angas ayilou ajo kaa sheria eeta ilo turur matejo pee iyolou ajo kainyoo enyor ilo turur keinyoo ibaa niyas neeku ing'as ayiolou sheria. Amu meeta eninko piteenru aas entoki miyiolo sheria. Ore ene iare niyolou ajo kalo turur dii ele. Keetae iltururi kumok. Matejo tanakata keetae ilturur laa ilo launok ake loo irpaek . Neetae olikai turur naa. Kepuo ninche apuo apik ilotorok pee etum ilotorok. Neeku iyou yaani ing'as ayolou ajo amaa ele turur naa olenyoo. Ore enkar naa impasa naa iyolo iltung'ana ooti atua ilo turur. Kulo kituak. Nilo nikijokini ajo ena eesii tele turur nilo sii iyie nilo asuj. Neeku ore tenisuj nitum sii duo nyoo nitum eng'eno ilo turur amuu ore kulo tururi keeta intokitin naa kipasua niyas naa osuj.

Ore naaji enkae toki naomonu serikali pee isaidia ilaturok loo ilchambai, aomon naji pee isaidia pee isaidia iltung'anak aisho iropiani , ore tenisho serikali iltung'anak iropiani naa kidim nepuo ainyang'u nena mbeguin naponu aun , nepuo ainyang'u irkeek loopik ilo shamba pemenya inkukunik ina daa enye. Ore ene iare naa enkisuma. Tenisum serikali yaani tenepuo ayau oltung'anak loota eng'eno nagut ina kiremore neponuo aiteng'en iltung'anak lang'. Nisho sii nena tokitin fertilizer naapik ilchambai. Ore tenetum lelo tung'ana nena fertilizer naa kisaidia idaikin enye pemeinyala , pemenya orkurto. Ore enkae naji naomonu peisho serikali iltung'ana naa iltarakitani. Itum oltung'ani loiremito olchamba sapuk, matejo eyekai iip. Kidim lelo tung'ana airemo lelo shambai too ilchembei? Neeku tenetum naaji iltarakitani kulo sapukin oisaidia apuo airemisho naa kesidanu . Ore enkae naomonu pee isho serikali iltung'ana pee epuo aitobiraki marketing ildukain meet keeta order. Tenintaki majani ino nitum iltung'ana loinyang'u ina majani ino leme ile Kenya.

Etipika serikali incheriani kumok naa ikinyorr taa incheriani pookin kake ketii naa kiboyo pemikiyas isiatin ang'. Ore ene dukuya, kiiba serikali nedung'i irkeek. Matejo tena iyat sai olchamba lino lobore irkeek kulo sapukin oleng' adoru niyeu iye nidung pitumoki atipika inyo? edaa ino naa tenijo adung' pipik oljiko, nikiponunui aibung' amuu meyouni naa inyo? Edung'orr oo irkeek .Neeku kiboyo iltung'ana oleng'. Ore enkae naa ketii intokitin nemeyouni neuni. yaani nemeyou serikali neuni enaa orbanki naa keeti iltung'ana laa ninche neun. Neeku kiboyo iltung'ana pemeun nena tokitin. Ore enkae naa aitumia enkare chafu . Matejo etii olchamba lino katikati oo siweji, neeku kedumu oshi iltung'ana nena ariak nepuonu abukoki tokitin enye naa kiba serikali ina. Ore enkae naa enterit, enterit amu keya enchan yaani kenap enkare ning'ua ineweji meeti enterit. Neeku keeti intokitin nemeyou serikali neuni, neun iltung'ana amu keishu enterit peelo.

Kesidai taa ndamunot eapa tenkaraki enkisuma naitengen ltunganak ebaki elelero ore endukuya na enkanyit na kifunza ltunganak petum enkanyit toltunganak anaa enejingu oltasat botor kinyototo oltungani nelo airoroki tenemetii olorika ninyototo nincho olorika na kifunza yiok nkatitim naasi siatin nauni ndaki tolchamba nkatitin nakesi nkatitin nauni ore enkae na kisho yiok matayiolo nkulie siatin anaa emurata oltunganak na ore temikimurati ningua nkulie siatin ore enkae na kitoduaki yiok wuejitin naomonieki melasima pilo kanisa indim nilo enkomono neaku keret yiok oleng pekiyiolou mila aang

Ore iseroi le serkali, nemedung'i oshi ilkeek, naa tenilo nidung' miata orusa nekimbung'i. Neaku keata iwuejitin naimaa oltung'ani pee kinchori orusa lidung'ie lelo keek. Ore ene dukuya, ing'as aisum sheria, ning'as airesearch kuusu sheria ina tim, tanaake eisho iltung'ana metudung'o ilkeek, tenitum ina sheria tanaakeishooyo metudung'i ilkeek nilo dukuya, nilo dukuya alo aiapply, naa ilo aiapply te enkopis oldiio, district officer, tenilo aaiapply teine wueji naa kinchori go forward yani nekinchor pee ilo dukuya. Naa ore teneaku iima teine wueji e diiyo, nilak esiana o iropiani, matejo tanaa kijoki anaa inkeek amisini, ivo, iropiani . Ore ene musho, tenindip atalaa nena rupiani, nitum approval letter, nitum ina barau nekitiakaki pee ilo dukuya alo adung', naa ore tenitum ina barua, keata in barua incheria naa lasima piias, matejo midung' ilkeek lobaa anaa ivo, matejo tanaa idung' taata ilkeek imiet, nidung' alafu niun ilkulikai, neaku lazima ake pee esuji nena tokitin pookin pee itum permit nidung'ie.

Ore ena siai naitakweni iltung'ana naa kisidai oleng amu keretoki oltung'ani pee enjieu tenigira naaji ayima nyamalitin nilo ewueji nikintakweni naa ekisaidia pee enjieu too chidaritin enono matejo tenaa etalaa oltung'ani matejo etii oltung'ani lee nkang enyi oshomo tenilo enewueji naa rerelease ena stress eno ore enkae naa kisaidia iltung'ana pee etum confidence nitum sii courage niasie ntokitin neeku yaani pee meye oltung'ani Oltau pee migil Oltau pee misioki anauru tee ntoki neeku keeliki eyiok pee ninyok too siatin ore enkae keyawu awareness pee eyiolou entokitin matejo ntokitin ee siasa ore Tanakata naatai entokitin kumok ee siasa kepuo siasani aas ntokitin neeku kepuonu nitengen iltung'ana kees ninye ena siai enaa enkiguran kake etum enkiteng'ena naa ekilikii sii ntokitin torok nimias yaani taboo kelimu ake duo tee nkoitoi enkiguran nidumu eyie nikitengen naa edumu enaa lesson nilo eyie dukuya eyiolou entokitin sidain oo ntorok amu keliki naa iltung'ana

Ore akwet naa kisaidia oltung'ani aishoo afya sidai matejo etum oltung'ani laa keeta osesen sapuk naa ore tenitum osesen sapuk nitum chances nitumie emoyian ee sukari neeku tenilo sipitali matejo eyata nkiloi mia nikijoki ildakitarini homo taasat enkiti exercise pee reduce osesen nilo akwet pee etum osesen fit ore enkae naa ore ena kikwatare eshoo iltung'ana kumok esiai matejo naaji ena ele tung'ani oshi okwet oji kipchoge edol elo tung'ani Ajo etalakie ropiani kumok oleng tenkaraki ake enkikwatare neeku edimake nias ena enaa esiai eno pee etum endaa nintotie ormarei lino ontokitin sii nitum maitaji enono pookin ore enkae naa tenikwet naa edungu enkiloi enono alafu tenikwet sii naa Entau stress matejo eyata ndamunot eyata damunot eyimayie osina neeku tenikwet neeku ekisaidia ntayu ena stress mintoki atum nyamalitin amu keeku naa refresher elukunya eno neeku mintoki adamu entokitin niyimayie

Ore olturrur lo lenkiremore, naa kisidai oleng. Na kesidai sinye ole naboisho. Neeku ore kulo turrurri kisidain oleng tiatua emurua ang ormaasai. Amu ore olturrur lenaiboisho, keeu iltung'anak aitutum. Matejo tenitaanate tenkaraki olchamba, neu ntai nitutum intae. Neeku keu naboisho atua iltung'anak lang. Na ore ele turrurr lenaboisho, kisho iltung'anak iloni. Matejo iyieu ninyang'u intokiting nilotu aun, neeku iyieu nikincho ninye lon. Neku ore ele turrurr likae lenkitemore kishooyo ninye nyoo, pesho. Matejo keeki ntae fertiliser nipikipiki ilchambai linyi, peminyang'u irkurt endaa ino. Endaa oltung'anak. Alafu ore kulo turrurri, naa kisidain oleng amu, keu enkiteng'ena atua iltung'anak lang. Neeku keu iltung'anak loyiolo enasiai enkiremore, neponu nitoduaki ntae tenaa enaikoni tenepiki enaa lotorok pitum enaisho olotorok, yani kiteng'en intae. Nore ele turrurr lenkiremore, naa kees ninye esiai enkiremore. Matejo aun irpaek, nipik ilotorok pitum enaisho olotorok, na ore nye ele likae turrurr lenaiboisho, yani keyau iltung'anak aitutum. Aitutum neitaa iltung'anak nabo. Neeku kisidain oleng kulo turrurri tiatua olosho lang.

Ore ele osho le generation z na keasita esiai pii amu kegira aitau oltoilo peningi yiok peningi enaleleri ajo kanyio ntokitin nikingira aimaa na ore si tenedol nemesidain nepuo airo nepuo adol amu etareto ena generation z enkisuma neaku kepuo alimu ntokitin nemeyieu neasi nore enkae kisho ltunganak meinoto haki enye mikubali mironnyi oltungani ore kulo tunganak lemeeta ltoloito kiko pemironyi ore enkae na ore itaasa nona sidain na keeta ake ntorok naasita kepuo anang ltunganak tosoitok nepurokini ltunganak isimui neakubkegira aikosea Ketii ltunganak oponu aar nepuo aar eserkali neaku keasita esiai sidai kake pepuo aar temboroni ningua olarabal amu mesidai olarabal neau kesidai ake inasia tenepuo ltunganak apuo alimu haki enye

Ore enadaa naji mutura na kemelok oleng kemelok inatoki oleng amu kitobiri ore enkitobirata enye na ingasa alo adumu nona monyit nidumu nituku nintukie enkare naijo kirowrowua penyo nitipika shumpi wenkiti ndimu pitau olchafu otii alafu nidumu nona kirik nilo aimie emashini nadungdung metaa kekuninik nkutitik tokitin nidumu enaduo manyita ino nipik aaraki atua nipik enkiti sarge atashu ninteleki shumata esenkei pepejo na tenias ina nilobadungoki ltunganak mutura na keshipakino oleng a mu kemelok neaku ore enadaa naji mutura na kesidai oleng na ore peshipakino oltungani na ore inatoki na kenyim ltunganak egirai aitobir amu aichafu ebori ldiam netii lajangak neaku keyieu na kitobiri tewoi safi nemetii lajingak amu kesidai inatoki oleng

Keasita serkali esiai sidai oleng tiatua enasia enkiremore amu kegira aitonyuak ltunganak amu tena enchan nemesha nepuo audu enkare naitumia lolo tunganak tenkiremore neaku kitumia lolotunganak inaare enye aitook ntokitin enye ipaek nepik impoosho pemetoyu ake kisaidia lolotungak pejoki enegira climate aikunari matejo keuni irpaek taata neuni telelikae ari yani kitegemea wenchan tenasapuk enchan neuni ntokitin naya muda peoku alafu na kisaidia ltunganak aisho ropiyani ninyangunye nona tokitin naji fertiliser akitumia ilchalai apik ilchali neaku kisaidia ayau ntokitin etaata neaku kegira aitonyok aas esiai sidai oleng tiatua enkiremore